Bo komonut boishoni agamun nkialda anan ngial ak kioldo kotindo rabishek ngo kabandek ngo kamuchelek ngo kandenguj ngo kongendek ,ngo katukuchon tukul chutam kioldo kotindo rabishek ako koraa ko kikokochi kamatik kyok kasit kosir nekototobotos buch en gaa. Koraa Kobo komonut ngamun en komostab barnotik kii komokochin koyem kityok ak yor kokochin koyai kasishek cheu chuu ak kosich rabishek nkobeku betut.